Ma en masira mar mach matimore eodni. To gimanyal obedoni okelo masira machalo kod maa en, sitima samoro otud marach kata gas ma itedogo nyalobedoni omuoch eot. Kata kibrit inyalo tia makel mach kanyathi samoro netugogodo. Kata nyalobedoni nitiere gima otimore eot machielo manyalo kelo mach eot machielo koni.

Gima biro e pacha ka aneno pichani, en ni jogi, koth maduong' ochwe kuonde ma gidakie, ma samoro oketho utegi. Ma oketho kar nindo, gi kar tedo gi gimoro amora mantiere. Koro gidar e utegi, gibiro kae. To ka ang'iyo ka maber, ka chalo skul, ma gibede, ma giyudo kama ginyalo jotie, e kinde ma koth mang'ongo ochwe. Jogi onge kar dak, ema omiyo koro gidak kae.

Magi gin kodhi maolosi kokalo kuom yien maosetegno kasto oriu gi yien mapod matin mapokotegno. Magi itimo mondo olos aluora. Sama itimo magi to kagisebedo kaka aneno e pichani to ikaogi to isoyogi e jwala man kod lowo, kasto iolo e pii, koseol pii to idhi imanyo kama ber ma inyalo pidhgie. Kasto ikunyo bugo marom kod kodhino kasto iolo pii kasto ikao kodhino to iketo e lowo. Sama mano osetimore to ikao kendo pii iolo mondo ochak dongo motegno e lobno.

Ma manene picha ni en ong'we yamo ma itudruok go kod bengi mar equity. Bengi mar equity oketo jii kata jok ma o ose oseriwore kodgi mondo giwuogo kata gilos go eyoo mar ong'we yamo. Tudruok gi e kindgi kaachiel kod jok matiyo kodgi nenore maler kendo bedo mayom e kind gi. Ng'ama dwaro konyruok kokalo kuom bengi nyalo tiyo kode kendo nyalo tiyo kode e yoo mapiyo molo dhi nyaka e bengi. Ng'ama tiyo kode no yudo thuolo mayot mok tii gi pesa mang'eny nodhi e bengi koro ginyalo loso e yoo mar si ong'we yamo. Sama gitudore gi bengi, thuolo ma gikawo tin moloyo dhi nyaka e bengi kendo ma konyo joma tiyo kode e yoo e yoo maber.

Gikmakelo mor ma aneno kae gin tere manyakoni kata dhakoni oketo e luete. Kogno ma owir ma aneno kae kendo aneno gimanyisoni magi jo airtel kendo kogno mar luete chalgi airtel manyisoni kae en kar pesa. Pesa be aneno nyakoni chal ka gima okwano e luete. Ma kelo mor moloyo. Ka ingi pesa tinyayude saa asaya kendo inyalo gole kendo inyalo kete e simbi sama idwaro ka itiyogi kambi mar jo airtel. Ma en wach momora ainya kendo ma en gima ber kabisa sama ng'ato oyudo, kiyude e samidware gi kaka ine midware.

Maneno e pichani en mogo mar kuon. Mok kuon konyowa kendo mok kuon inyalocham godo alot, ring'o kendo koseted kuonno inyacham kode gik mang'eny. Mokuongo omiyowa teko, omiyowa ngufu e del. Mok kuon kata kuon konyowa e gikmachalo kaka dhi e losruok maduong’ nikech omiyo yoo mwadhigodo oko bedo makare kendo okwabedgi chandruok sama wadhi e oko maduong'.Mar ariyo mogoni koselose mobedo kuon oduoko nengo mar sukari piny kendo omiyo nyaka kilo kata pek mar del dok piny kitiyo kod mogoni. Ma en mogo mar kuon kendo okonyowa e ngimawa mapile kod pile.

Gima aneno e picha ka kata matimore kae en aneno jatelo maduong' motelone aluora moro maduong' mantiere Homabay. Homabay kachiel kod jatelo mantiere keto tie mar gima bro timore tarik apagabich due mar apagachiel iga mar aluf ariyo gi prariyo gadek. Gima brotimore en pogo nede mabrotimore eiga mar aluf prariyo aluf ariyo prariyo gadek aluf ariyo prariyo ga ng'uen chakre saa adek e dala mar Onduru stadium, Rangwe. Kendo gini okete ebuo okumba mar ngima mar piny mar Kenya. Gini omiye teko gi, gi, gi kambi ma ochung'ne weche mag thieth mantiere e Kenya ka. Koro gikwayo jopiny mondo ochopi ewang' saa. Saa en saa adek okinyi mabrobedo Homabay e dala mar Ndiru stadium.

Joma ang'eyo ka gin joma chalo kaka Korir gi joma obiro neno Korir gi jomamoko mobiro e tugo. king'iyo Korir maber ,en jatugo to tugo motugo en tugo mar ng'wech, to king'iyo jomamoko go jogo obedo piny kendo ging'iyo joma ringo. Kineno pichani mos, chal ni Korir oseloyo kendo mor kabisa kuom tugo mosetugo, kuom ringo moseringo, kuom kinda mosetimo, gi gik mosetimo kendo king'iyo joma mokoka ,be obedo mos kang''iyo kaka ji tugo kendo kaka ji ringo. To gini nigi nengo nikech sama iseloyo nitiere mich ma imiyi, inyalo miyi pesa, inyalo miyi mula, inyalo miyi gik mang'eny kata mana nyamburko inyalo yudo kaluwore gi kaka tugono opangi gi mich ma imiyo ji, kendo tugoni nyalo miyo ibed jamoko e thuolo matin mana ka itimo kinda gi tugo ma itugo.

Gimabiro e pacha en ni maa en olemo kachiel kod olembe mamoko ma iuso ne jii e chiro. Ka ineno mos ibroneno ka nitie afuoto, nitie machunga nitiere rabolo nitiere, nitiere, king'iyo loka machielo kucho idhineno avakado kachiel kod dhano mauso gi manyieo. King'iogi malong'o gitemo bero ting'o kendo ging'io ka olemo magiyierono ber gi pesa ma inyisogi kendo gitemo wuoyo king'iogi mos ineno ka gitemo loso gi jauso mankaeni. Ber mar olemo e del, olemo kedo gi tuoche ma depoo apoya e ngimawa kendo olemo medowa pii e del machalo kaka afuoto .Kendo rabolo tomedowa vitamin wabedogi ndhadho mar chiemo kendo omiyo ngimawa bedo makare kata rembwa kachiel kod pachwa bedo maliu kech olemo ma aneno e pichagi.